Nitiere yore mang'eny mi imiyo go jodongo luor e kindwa. Ka anyalo chiwo rang'isi, anyalo wacho ni imiyo gi kombe, ka ineno jaduong' moro amora ka ochung' ahinya e mtoka ma ji duto tiyo go, inyalo chung' mondo iwe ne kom obede kik ochung'. Kata e kanisa saa moro ka ji ng'eny to kombe manitIere ji obete te to jaduong' odonjo, ber ka ng'at ma tin ama ng'ato chung' to we ne jaduong' kom betie. Mar ariyo be inyal kony gi e tiyo tije gi ma moko gi , kaka konyo gi a e ting'o gik moko mag chiemo kata be konyo gi kalo ndara. Mar adek inyalo mos gi ber ka irado gi jaduong' ber ka imose kik irit ni omosi.

Mokuongo gi nyalo keto paro kuom thieth ma owinjore kaka duoko nyathi e od thieth mondo ong'i ka nitiere gi makosa moro amora kata min nyathi inyalo ng'ise ni onyalo dok mondo ong'iye ka po ni nitiere gi moro amora ma nyalo time bang' nyuol. Mar ariyo, inyalo bedo gi geno e wi gik ma nyalo kelo inyruok ma nyalo kelo inyruok ne nyathi kata min nyathi. Mar adek gi nya temo matek mondo gi ne ni gi chiwo yath mo owinjore. Mar angwen, gi njyalo ng'iso min nyathi ber mar yath ka yath e kinde ma imiyo nyathi thuno kendo moro gi nyalo rieko min nyathi kaka otiyo kod yath kata kendo ber mar miyo nyathi thuni be.

Mokuongo, mondo gi kony jo ma ya piny kaka ji dak e aluora goi jo ma gin go kata gi jo ma gi dak go .Kendo gi puonjo rowere bedo gi timbe mabeyo kendo luoro ji ma gi dak go e aluora no .Mar ariyo, mondo obed ranyisi ne jo ma tindo kaka jo ma chon ne odak kendo kaka ne gi timo gik gi ma Gi ji ma gi dak go e aluora gi. Oganda luo rito kit gi nikech sa ma ne nitiere nyasi kata sa ma nitiere nyasi ji ne biro ka moro achiel gi chokore kendo ka gi mor ka luore gi tuke ma ni itugo gi ji bende ma opogore opogore. Moro ma omiyo ne goi rito kit gi kendo ne mondo kit gi gi timebgi omed dongre kendo odhi mbele ne jo ma tindo.